Donjie mbui mong'ere gi dho ngere ni ecitizen, yaw file manigi barua manyiso ni inyuolo nyathi to idhi kar loko nying. Pong' form manyien kindiko nying manyien mar nyathi midwaro. Bang' pong'o form ket form manyien no e mbui. Chul nengo mogoni kasto irit mondo oorni wach mabiro nyisi ni iloko nying maber

Olemo mar Kiwi konyo dendwa mondo obed motegno, kik yud tuoche mag adundo. Kendo okonyo dendwa mondo oyud vitamin mar C,K, kod E. Mogik en ni olemo mar Kiwi konyo nigi potassium mang'eny makonyo dendwa.

Olemo mar maembe en olemo mamit ahinya moloyo olemo duto te, kendo oyudore ahinya kuonde motuo. Kochiek tochalo ratong, itiyokode e loso pi maembe miluongo ni juice e piny Kenya kae kod pinje mamoko. Maembe nigi vitamin mang'eny makonyo dendwa kik yud tuoche. Mogik en ni chamo olemo mar maembe konyo jogo ma nigi chandruok kata tuoche yweyo.

Inyalo mure maber e mach mondo kik okethre. Kata inyalo kete e agulu tilor wiye tikete e fridge. To sama ikete e agula ng'i ni ok oliet. Sama iume ok oliet mondo kik owichre. Inyalo kane kama ng'ich ahinya e fridge. Kata kionge fridge ikane kama ng'ich kama liet ok ang' ne donje.

Chiemo ni nigi yore mang'eny mag lose. Inyalo chiele kata inyalo bule, kata inyalo tede gi kado. An ahero kotede gi kado. To mond itede, ibiro dwaro nyanya, otungu, mor tedo, chumbi, kod pi matin. Mond itede gi kado, koro ket mo ket sufuria e mach to iket mo moromo. Ka mo osebedo maliet, ket kitungu iwe ochiegi mobed ma rabuora. Bang' mano, med nyanya tiwe mochiegi tiket chumbi. Ka nyanya osechiek, ket kado matin tiume tiwe owal nyaka gi dakika adek(3). Bang' mano, ket rech tium tiwe ochiegi kata owal gi dakika auchiel(6). Inyalo bile mond ing'e ka chumbi oromo. Bang' mano tinyalo gole.

Kinde mane atimo tijni an mane achiwo yore mag timo tizi ne jogo manedrawo dendgi obed mowinjore. Mae nomiyo an bende denda nobedo motegno nikech timo tizi miyo iwang'o boche maniedendi. Tijni nomiyo abedo gi certificate mar tiegruok.

Pidho olemo ni medo kata dongo ohala mar dhi e pinje ma moko. Kendo en gima okelo ohala e piny to miyo piny yudo omenda mathoth. Pidho olemoni miyo ji mang'eny tich tij puro to tijni miyo ji yudo omenda. Kendo odwarore ahinya gi pinje ma oko. Mae miyo jopur bedo gi yuto mang'eny.

Olemo mar machunga en olemo mamit ahinya. Kendo okonya dendwa kik yud tuoche. Itiyo kode e loso pi machunga miluongo ni juice e piny wa kae kod pinje mamoko. En gima okelo ohala e piny to omiyo piny yudo omenda mathoth. Pidho olemo ni medo kata dongo ohala mar dhi e pinje mamoko. Kendo pidho olemo ni miyo ji mang'eny tich. Nikech odwarore ahinya e pinje maoko, mae miyo jopur bedo gi yuto mang'eny.

En gir nyithindo mar tugo. En gi kar swore ma moro nythindo. To oyudore kuonde ma nyithindo ng'eny kaka sikunde gi kuonde mag tugo.

Chif mar gwengwa en Laban Amolo Aboka. Osebedo chif mar gwengwa higni abich)5). En ma otayo gwengwa kendo okonyo e loso chike mag gweng'. Seche ma nitiere ywaruok e kind ji to en ema ong'ado wach. To riwo ji duto e gweng' mondo ji odak gi kwe. En ma ong'iyo ni nyithindo duto odhi skul to onge nyathi moro amora mabet e dhot ndalo ma sikunde oyaw.

Tiyo kode ne okonya e tudruok e mbui e yo mapiyo piyo. Ne anyalo tudora gi osiepena be e yo mbui kendo ne anyalo neno tuke mag video e mbui e yo mayot. Tiyo kode nomiyo ayudo weche manyien madhi nyime e piny. En mana ni mondo iti kode nyaka ibed gi sitima. To ka sitima olal mano nyiso ni ok inyal donjo e mbui.

Ahero tijni nikech okelo jogo moa e pinje mamoko kaka wasunge. To omiyo aneno ji mang'eny kaka wasunge gi jok moa e pinje mamoko. Kendo ka jogi obiro gichulo omenda mang'eny mondo gine kaka Maasai chikore. To mae miyo wasungu gi bedo gi mor to an be omiyo abedo gi mor.

Gima kelo mor en ni ng'ato ne ni gi hawi maber mar loyo omenda mar siling gana mia achiel. Omenda ni onyalo tiyogodo e yawo ohala kata dongo ohala ka bed ni en ja ohala. Bende onyalo chudo ne thithinde e sikul, onyalo chulo ot, onyalo nyiew lo, onyalo dhi e rusa kuonde mag yueyo kaka mombasa. Bende onyalo gero ot. To onyalo chulo gope ma en godo.

Kae ng'ani okano siling elufu achiel maengo. Kendo ondiko andike mag gik modwaro tarik mopogore opogore gi nengo gi. Mokwongo ondiko gigene modwaro tarik apar dwe mokwongo. Mar ariyo, ondiko gige ber mar ringruok tarik apar gi ariyo dwe mokwongo. Mogik, ondiko wuoche tarik apar gang'wen dwe mokwongo.

Magi gin jowende machon. Girwako lewni mag jowende machon, kendo gin gi bul magigoyo sama giwer. Gitimo mae mondo girwak kit ngima margi.